Mbalariany nyalo konyo jopuonjre bedo gi lony kaka gilokre gi jogo mamoko. Giketo weche mopogore e adiera mar kit dhano. Mbalariany nyalo konyo jopuonjre mondo oyud rieko kuom yore mag ng'ado puonj kit oganda, timbe gi luoro ma oketie aluora mowinjore mano konyogi bedo gi luor, lony kod ratiro. Kapuonjruok wuok epiny mopogore mbalariany nyalo konyo gi ni gi ng'e ni ka ng'ato owinjo gi moro to ng'ama chielo ok owinjo gimoro ma konyo ni wach puonj owinjore gi ratiro.